Wa mbere ndingĩendekithia marĩhi macio ma igoti marĩhwo na thimũ, kana mũndũ arore na thimũ. Tondũ kurĩ hĩndĩ mũndũ endaga kũrĩha na no nginya ũthiĩ mawobici-inĩ macio. Na ndingĩendekithia mũndũ aheo thikũ iria akũhota, eyugĩre iria akũhota gũkorwo arĩhĩte.